Gima timore kae en ni waneno ka ji pitho kendo en aina pitho ma nyasani ma ahinya ahinya jok mohero pitho ainagi gin jo taonde. Jok modak e taon nikech seche moko iyudo ka gionge gi puothe maginyalo puro. To aila mar pitho ni iluongo ni vertical garden ma seche moko kionge gi puodho maduong ti nyalo tiyogodo nikech en pitho manyasani mayot tiyogodo. Kendo inyalo pidho gik mopogore opogore. Gima timore ka aneno ka gipidho alot mwaluongo ni skuma. Kendo aneno kanitiere moko ma bende pok opidhi. To gisechako iko mondo gipidh e gik moko ma opogore opogore. Kor kaendi aneno jok mo ji adek machalo ni gine ma gikonyo e weche mag pitho gie. Aneno ka ji ariyo, moko osechako pitho. Ng'at achiel oting'o ndow. To ndope moko be aneno kar kanyo machiso ni gitemo sombo go low. Kor mae gima timore kar kaendi.

Gima timore kae en ni aneno ka opith waru e ogunia. Waru nie e kabila war rabuon ma oher ahinya ahinya gi jo okuyu. To waru ni en chiemo mamit ahinya seche ma otede to inyalo tede e yo mopogore opogore kaluwore ni idware nade. Koro gima timore kaendi aneno ka opidh waru e ogunia nikech ng'at mopidho waru e ogunia ni chal ka gima ne oonge puodho moromo. Jok ma onge puodho moromo ema nyalo pidho waru ainaniendi. Koro mae e gima timore ka. To seche giendi chalo ka gima be gisinje. Koro inyalo sinje tikete thenge matin. Tokosebedo mang'eny titere e chilo to otimore nade? Iuse.

Weche man kod nengo kae aneno ka nitiere chiemo moro mane mbele wa ka. Aneno ka en kod nengo. To machielo aneno gik mopogore opogore man kod nengo kaendi. Aneno ka ng'ato obede mbele chiemo. To okel ne chiemo to chiemo ni chal ni pok ne obile. Koro aneno ka otemo mondo oparo kaka chiemo no onyalo bedo chiemo aina mane. To gima aneno ka nigi nengo kar ka anano ka en gi otweyo sa. Sa motweyo e lwete niendi ni kond nengo nikech nyise ni ogwa chiemo mar sa maromo nade. To gimachielo maneno kod nengo ka aneno ka en gi sahan ma onyalo toko e chiemo seche mochiemo. Koro enbe san no be nikod nengo. To gimachielo kendon maneno ka ni kod nengo kaendi en ojiko. Ojiko niendi kaluwore gi kabila chiemo mochamo niendi nyaka konye seche ma otoko koro aneno ka gini be nigi kod nengo. To gima ogik maneno kae nyabedo kod nengo to luwore ni en kod nengo e jok machalo nade en chupa moketo bathe no. An ok en kod nengo ira to lakingi onyalo bedo nengo ne kat mada madhe no.

Gima biro e pacha ka aneno gini en chak. Chak ma en dhiang' ma inyiedho. En dhiang miluongo ni gredi. Koro gima biro e pacha hinya ahinya en chak. Nikech ogolo chak mang'eny. To aneno kendo ka en gi weg gi ma omako iwe. Iwe momako inyalo ti go e yore mopogore opogore, Ahinya ahinya inyalo ti kode e fwadho gik moko kaka golo buru. Golo yier wich seche ma ng'ato odhi liedo. Kata seche moko inyalo timgodo gik mang'eny. Ajuoga nyalo tiyo kode. Koro gima biro e pacha en gombo mondo abed gi ohala aina ni mar chak. Kendo gima biro e pacha mar ariyo ka aneno gini en ring'o. Dhiang' ni endi kopo ni ok ogol ok inyayudo ohala mar chak, to inyalo yudo mar ring'o nikech inyalo ng'ade to itere e butchery to iuse. Kor mano e gima biro e pach ka aneno ginie.

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni ee nindo ema biro epacha. Aneno ka nitiere otanda ka mayom mopedhi gi kitamba marachar kendo aneno ka nitiere nyadendi moro manindo e otanda. To gima biro e pacha ahinya ahinya en ni seche moko kang'ato ool to yudo kumoyueye. Oketo wiye kuma yom nikech aneno ka en be en gi pilo moro monyalo kete wiye. Koro mano e gima biro e pacha kaneno gini e mbelena kae.